Gũkorũo na arata wĩra-inĩ nĩ kwa bata tondũ nĩ kũonanagia nyitanĩri na ningĩ gũkorwo na arata wĩra-inĩ rĩ, nĩ kĩndũ kĩhotithagia andũ kũruta wĩra na njĩra yagĩrĩire na magakorwo makĩruta wĩra mwega kũonania atĩ mena ũrũmwe na nĩ marahota kũruta wĩra ũcio ũrĩa mahetwo.

Ndarora mbica-inĩ ĩno nĩ ndĩrona makara mombĩtwo na tĩĩri na nyeki na nĩ makoragwo me mega mũno harĩ kũruga. Nĩ makoragwo mena mwaki mwega na nĩmahũthĩkaga mũno kũnyihanyihia mahũthĩro ma mwaki.

Kũmithia mbembe thutha wa kũgethwo nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, kana nĩ ũndũ ũkoragwo wĩ wa bata mũno harĩ mũtũrĩre wa andũ. Rĩrĩa ciomithio nĩcituĩkaga cia kũhota kũigĩka nĩũndũ wa kũhũthĩrwo harĩ kũruga, kana ona gũthondeka irio cia ngũkũ, ona irio cia ng'ombe ona kana maũndũ mangĩ matiganĩte maria maumaga kũrĩ mbembe.

Na rĩrĩa ũraruta wĩra wa gũkinyĩria andũ mĩrigo yao, nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũmenyete gũtwarithia ngari wega na ningĩ ũkorwo wĩna marũa ma kũruta wĩra ũcio, na nĩgetha ũhote gũkinyĩria andũ indo ciao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

aah Rĩrĩa ndona mbica ĩno, kana ndamĩrora nĩndĩrona nĩndĩreciria maũndũ matiganĩte, ũndũ ũmwe noũkorwo nĩ andũ marathomithio ũhoro wa wũigithia, kana wũigithia mwega wa mbeca ciao bengi-inĩ, ka na thathaiti-inĩ, nogũkorwo nĩ kĩama marĩ, na magakorwo makĩ makĩarĩrio nĩ mũtaramu ũrĩa mangĩhota gũkorwo aah makĩiga mbeca ciao na nĩgetha imateithie.

Wendia wa matunda na indo cia thoko rĩ nĩ wĩra wa bata mũno na mũndũ angĩenda kwĩruta wĩra ta ũyũ rĩ no nginya akorũo ena handũ ha kwenderia na akorũo ethete marũa kuuma kũrĩ kanjũ kana rũhonge rũrĩa rũramataga ũhoro wa thoko na biacara na nĩgetha arĩkia gwĩka ũguo rĩ, akorũo akĩgĩra indo ciake thoko kana kwĩ mũrĩmi, kana mũgũnda kũrĩa akũragia na akorũo akĩrehe hau thoko-inĩ yake akorũo wa gũciendia.

Rĩrĩa wona kĩmenyithia ta gĩkĩ rĩ rĩrĩa wĩ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria rĩ, nĩ kuuga atĩrĩrĩ hinya wa mĩtambo kana netiwaki yaku ĩĩ thĩ mũno kana rĩngĩ nĩ wanina kĩndũ gĩtagũo data. Ũguo no nginya ũkorũo ũkĩongerera data irĩa ũhũthagĩra kana ũkorũo ũgĩetha handũ hena hinya mũingaingĩ wa net.

Mĩtambo ĩrĩa niĩ ingĩkorwo ngĩandĩkithia kwagĩrĩrithia gĩthomo mathukuru-inĩ rĩ, nĩ mĩtambo ta ũhũthĩri wa thimũ ici nene cia mũthemba wa tablet. Gũtigĩrĩra atĩ arutwo othe nĩ maratuĩka a knyitanĩra na ũkũria-inĩ kana ũrĩa tekinoronjĩ irathiĩ ĩkũrĩte, na maũndũ-inĩ ma kũhũthĩra intaneti. Na makorwo magĩthomithio ũhũthĩri mwega wa intaneti rĩrĩa mena thimũ ciao ona na kũu mũciĩ-inĩ.

Gũkinyia riboti kũhũthira ngathĩti nĩ ũndũ wa bata mũno nĩ gũkorwo atĩ ona rĩrĩa intaneti ĩtakinyĩte gũkũ bũrũri-inĩ rĩ, kana rĩrĩa ĩtahũthĩkaga mũno rĩ, ngathĩti no ciarĩ cia bata gũkinyia riboti kũrĩ andũ aingĩ, na rĩu nĩgetha kwagĩrithia ũndũ ũyũ rĩ, nĩ kũrabatara maũndũ maingĩ magĩcabithio ngatheti-inĩ no nĩgetha rĩrĩa andũ magakorwo makĩrora maũndũ maingĩ makona me ngathĩti-inĩ rĩ, nĩ megũkorwo makĩenda kũgũra mũno na ciagĩrithio na njĩra ya gũkinyĩrio andũ aingĩ na nĩgetha andũ othe mahote gũkorwo magĩcithoma tondũ he maũndũ mamwe mabataraga gũkorwo magĩcabithio ngathĩti-inĩ ũtangiona intaneti-inĩ.

Ũhandi wa mĩrĩo ni wa bata mũno tondũ wa rĩrĩ, rĩrĩa andũ marahanda mĩrĩo rĩ, haha nĩ kuonania thutha-inĩ nĩ marĩhotaga kũgetha ngwacĩ ciao, na ngwacĩ icio nĩ ikoragwo ikĩhũthĩka kũrĩa, kũrĩa, kũrĩa mĩciĩ-inĩ, nĩ irio ona ningĩ cia kũrĩa thoko-inĩ, nĩ cikoragwo ikĩendio na igakorwo igĩteithĩrĩria mũndũ gũkorwo akĩona irio na kuona mbeca ciake rĩrĩa ciendio. Ũguo ngwacĩ nĩ cia bata mũno rĩrĩa irahandwo.

Ũtungata ũyũ wa lipa na M-Pesa nĩwa bata mũno harĩ mũndũ wa biacara kana mũndũ wĩna, ga nduka yake ĩrĩa arenderia indo ciake, nĩtondũ, rĩrĩa ũrarĩha na kĩndũ gĩtagwo paybill na business number nĩũkoragwo ũgitĩrĩtwo rĩngĩ gũtunywo mbeca ciaku mũndũ rĩngĩ agĩgũtũmĩra mbeca na namba ya thimũ, noacoke ningĩ agũcioya kana a atwĩke wagwĩka kĩndũ gĩtagwo kũ reverse mbeca, ũguo paybill nĩya bata mũno harĩ biacara, na nĩ ĩkoragwo ĩna ũgitĩri mũingĩ wa kũmenyerera mbia cia mũndũ.

Ũkui wa mĩrigo nĩ wabata mũno harĩ mũingĩ, tondũ wa rĩrĩ, rĩrĩa andũ makorwo magĩtwara mĩrigo kũrĩa matũmĩtwo rĩ kana rĩngĩ biacara-inĩ ciao rĩ, nĩ njĩra ĩmwe ya gũkinyĩria andũ motungata, na gũkorwo magĩetha mbeca ciao, tondũ rĩrĩa watuĩka wagũkũa mĩrigo rĩ, ndũgũkĩrĩhwo mbeca ciaku na mũndũ ũrĩa ningĩ wa twarĩra mĩrigo ĩ yo rĩ, akorwo nĩ ya biacara nĩekũhota gũkinyĩria andũ indo icio kana amenderie namakorwo magĩteithĩka.

Ingĩrora wega nĩnguona gathima mũndũ athondekete mũgũndainĩ wake, harĩa rĩngĩ angĩkrwo atahagia maaĩ kana atahaga maaĩ ma ũrĩmi ũrĩa araruta kana akoragwo agĩka. Na nĩ ũndũ mwega tondũ no njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩra atĩ irio ciaku kana kĩrĩa wahanda nĩkĩrakũra na njĩra ĩgwete.

Taũni ingĩona ĩna thayũ mũno bũrũri-inĩ wa Kenya, kana ĩngĩkorwo ĩna thayũ ũkĩringithania na taũni ingĩ-rĩ, nĩ taũni ta Eldoreti. Na gũkũ nĩ kũndũ mũndũ angĩikara na akorwo ena thayũ, tondũ ona gũtirĩ, maũndũ ma wĩici timoneki mũno. Mandũ mangĩ ta ma ciasa matikoragwo marĩ na ũritũ mũũno mĩena ĩno. Na ũguo ona ũthũkangia wa indo rĩrĩa kwĩna maũndũ ta ma mĩrũrũngano-rĩ, gũtikoragũo kwĩna ũtũkangia ũcio wa indo. Ũguo nĩ kũndũ kwega kwĩna thayũ na kũngĩkorwo gwĩ kwega gwa gũikara.

Irio ici no ũcirĩe ciĩta kĩndũ twĩtaga breakfast, kana rĩngĩ irio cia rũcinĩ. Ona irio ici rĩngĩ no ũcirĩe mathaa ma mũthenya, tondũ nĩ irio ina hinya, nĩ irio ikoragwo na hinya na rĩrĩa ũrarĩa rĩ, nĩ ũgũkorwo ũkĩrĩa kagwaci na gacai na ũkarũma kamũkorobia harĩa ona ga salad gaka kangĩ ke haha, ũgakorwo ũkĩrĩanĩria kahora kahora wega, na nĩgetha ũkorwo ũgĩikara wĩ mũhũnu na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Gĩcagi kĩa Masaai Mara kana itũra rĩu rĩa Maasai Mara nĩrĩendetwo mũno nĩ agendi rĩrĩa moka gũkũ bũrũrinĩ, ona mũingĩ kana akenya enyewe nĩmakoragwo magĩcera Maasai Mara, tondũ gũkũ nĩgũkoragwo na kĩharo kĩnene mũno kana kũndũ kũrĩa nyamũ cia gĩthaka itiganĩte cikoragwo cikĩrorerwo, nĩgũkoragwo na rĩera rĩega nĩgũkoragwo kwĩna ngirini njega, gũgakorwo kwĩna thayũ mwega na gũgakorwo kũrĩ kũndũ kwĩna andũ aingĩ matiganĩte, ũguo gũgakorwo gwĩ kũndũ kwega gwa gũkorwo ũgĩthie gũcera na ũgakorwo ũkĩmenyana na andũ matiganĩte.

Ithuĩ gĩcigo-inĩ gitũ ũhandi wa waru wĩkĩkaga na njĩra ya mbura ĩrĩa ĩkoragwo ĩĩ ya kĩmera. Ũguo maita maingĩ andũ gĩcigo-inĩ gitũ mahandaga na mbura na ũhandi ũyũ wa waru rĩ, nĩ ũhandi kana nĩ ũrĩmi ũkoragwo wĩ mwega, tondũ waru ũngĩũhanda wega no ũkorwo wĩna baita nene na no ũciare wega na no ũkorwo ũkĩgetha waru mũingĩ. Nĩ ũbataraga gũkorwo wĩna waru na gũkorwo wĩna bataraitha, kana bataraitha ĩrĩa ũgũkorwo ũkĩhanda nayo na nĩgetha magetha maku makorwo me mega.

Rĩrĩa ndona mbica ĩno nĩ ndĩreciria maũndũ matiganĩte. Mbica ĩno nĩ ĩronania ũngania wa mbeca kũgerera harambĩ na nĩ njĩra ĩmwe ya gũkorwo ĩkĩũngania mbeca rĩngĩ cia waki wa kanitha na no gũkorwo nĩ rĩngĩ nĩ ũngania wa mbeca cia kũhothera rĩngĩ mũndũ mũrwaru kana rĩngĩ mũndũ wĩna thĩna rĩngĩ itũra-inĩ. Ũguo nĩ ũndũ wa kũngania mbeca andũ nĩmakoragwo magĩĩka harambĩ itiganĩte. No cikorwo ciĩ itũra-inĩ, no cikorwo ciĩ kanitha-inĩ, no cikorwo ciĩ thukuru-inĩ na kũndũ ta kũu nĩgetha gũteithĩrĩria arĩa maragĩbatara mbeca icio.

Rĩrĩa ũraruga keki ũkĩhũthĩra thuburia-rĩ, ũbataraga gũkorwo wĩna njiko, ũkorwo na mabati merĩ arĩ kĩmwe nĩ kĩbati gĩa gũkunĩka thaburia na rĩngĩ nĩrĩa kũigĩrĩra thaburia igũrũ, rĩu warĩkia kũharĩria mũtu waku, nĩũwĩkĩraga thuburia-inĩ ĩrĩa ũrakĩenda kũrugĩra keki, nokaiga kĩbati kĩrĩa kĩmwe harĩa igũrũ wa njiko ĩna makara nokaigĩrĩra ũgekĩra mũthanga igũrũ wa kĩbati kĩu, rĩu thuburia ĩyo-rĩ, yaku ĩna mũtu nĩũkũigĩrĩra igũrũ wa mũthanga ũcio, ũcoke rĩu cinia kana ee na gĩbati gĩkĩ kĩngĩ gĩa gũkunĩka thuburia-rĩ, nĩkĩo ũgwĩkĩra makara mahiũ na wũigĩrĩre haha igũrũ wa thuburia, ũguo mwaki ũcio wĩna kũrĩa rungu-rĩ, ũrauma njiko-inĩ rĩ, ũkũgera mũthanga-inĩ ũcio, ũkorwo ũkĩruga keki yaku naguo ũyũ ũngĩ wĩna gũkũ igũrũ wa gĩbati gĩa gũkunĩkĩra-rĩ, nĩũgũkorwo ũkĩhĩithia keki mwena wa igũrũ.

Rũĩ rũnene kũrĩa gicigo-inĩ kĩa Nyanza rĩ, rwĩtagwo rũĩ rwa Ewasonyiro, Ewasonyiro nĩ rũkoragwo rwĩ maita merĩ nĩgũkoragwo na Ewasonyiro ya North, na nĩgũkoragwo na Ewasonyiro South.

Kũrũmbũia kambuni cia ũthondeki wa iratũ nĩ wa bata na nĩ ũndũ wa gũtigĩrĩra atĩ andũ nĩ marakorwo makĩamũkĩra iratĩ irĩa marabatara. Na to kambuni cia iratũ, kambuni ciothe bũrũri-inĩ nĩ cikoragwo ina bata, ũguo nĩ ũndũ wa bata gũkorwo kambuni ikĩrũmbũio ikĩrorwo kana nĩ irathiĩ nambere na kũheo ona order cia ido irĩa iragĩthondeka. Na nĩgetha kambuni icio ikorwo ikĩruta wĩra ũrĩa ciagĩrĩirwo nĩ kũruta, na andũ arĩa mandĩkĩtwo kũu makorwo magĩthiĩ nambere na kĩruta wĩra wao na nĩgetha bũrũri ũkorwo ũgĩkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Kauntĩ ya Garissa nĩrĩ icigo itiganĩte iria ciendetwo mũno na iria ciũĩkaine nĩandũ rĩrĩa macera kauntĩ ĩyo. Kauntĩ ĩyo ĩna matũra ta ma Mororo, mbagale Madogo na nĩ imwe cia icigo iria ciendetwo nĩ andũ rĩrĩa mathiĩ kauntĩ ĩyo. Makahurũka magakorwo magĩkenanĩra na ageni arĩa me nao na arĩa makora kũu.

Ũrĩmi wa thungura nĩ wa bata mũno, harĩ arĩa mabataraga nyama icio, kũrĩ arĩa mararuta wĩra wa ũrĩithia ucio, na kũrĩ arĩa maragũra. Ũrĩmi wa thungura nĩ ũkoretwo ũkĩhĩmbĩrio ĩ igũrũ, ũũ nĩ atĩ nĩ gũkorwo nyama cia thungura nĩ irakorwo ciĩna thogora mwega, na nginya arĩa maracibatara nĩ marakorwo makĩgũra na mbei njega, ũguo ũgakorwo ũgĩkorwo, ũrĩmi ũcio ũgakorwo ũkĩrehe mbia kũrĩ ũrĩa ũraũruta, ona arĩa mararuta wĩra ũcio magakorwo magĩteithĩka kumana na ũrĩmi wa thungura.

Mbica ĩno ndamĩrora wega nĩndĩrona ũkũria wa kokonati. Na kokonati nĩgĩkũraga na njĩra nene kũrĩa kũndũ kwĩna ũrugarĩ na mũno mũno nĩ icigoinĩ cia kũrĩa kando wa iriyainĩ ta Mombatha, Lamu. Ũguo ũkũrĩa wa kokonati nĩũkoragwo ũgacĩire mũno mĩena ĩyo. Nĩ itunda rĩega nĩrĩkoragwo na maaĩ mega mũno mena ũgima wa mwĩrĩ na no rĩkoragwo rĩgĩtuĩka rĩa kũrĩyo.

Biriganya cikũragio icigoinĩ kana kauntĩ cia Laikipia na Kĩambu, na nĩcio ciĩtegwo na gĩthũngũ Eggplant . Nĩcihũthĩkaga ũruginĩ ta wa gĩtoero ũguo na gũthondeka rĩngĩ ta salads maũndũ ta macio.

Itunda rĩrĩ rĩa watermelon nĩrĩa bata mũno harĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na ũguo itunda rĩrĩ nĩrĩagĩrĩirwo gũkũrio na njĩra nene na nĩrĩkoragwo rĩrĩ rĩega rĩrĩa mũndũ ararĩrĩa. Rĩrĩa kũrĩ na ũrugarĩ nĩũrĩrĩyaga rĩ rĩhehu na ũkaigwa rĩna maaĩ maingĩ, na maaĩ macio magatuĩka ma gũcanjamũra mwĩrĩ. Nĩrĩkoragwo rĩkĩongerera kĩndũ gĩtagwo vitamins mwĩrĩinĩ, na rĩgakorwo rĩgĩka kĩndũ gĩtagwo kuongerera maaĩ thĩiniĩ wa mwĩrĩ. Ũguo nĩ itunda rĩa bata mũno.

Ũgwati ũmwe wa gũkorwo ũkĩhũthĩra mbeca kana intaneti rĩ kana na thimũ rĩ ,nĩ ũrĩa warĩho na nĩ ũkoretwo ũkĩrorwo na njĩra nene nĩ honge cia thirikari cia kũramata mbeca, ũrĩa atĩ mũndũ nĩ angĩagũtũmĩire mbeca acoke ningĩ aciĩke kĩndũ gĩtagwo kũ reverse mbeca icio. No rĩu nĩ mahotete gũkorwo magĩthiĩ marorete ũndũ ũcio na ũgakorwo ũrĩ ũndũ mwega. Na kũhũthĩra mbeca intaneti-inĩ kana kũhũthĩra mbeca cirĩ thimũ-inĩ nĩ ũndũ mwega tondũ nĩ ũgitagĩra mũndũ gũkorwo akĩhũthĩra mbeca kana gũkorwo cikĩiywo, na magatigĩrĩra atĩ mbeca nĩ irathiũrũrũka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kana nĩ ĩrĩa circulate ũrĩa bengi kana nenda cia honge cingĩkorwo ĩkĩenda mbeca icio cĩkorwo ĩgĩthĩũrũrũka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Ndarora mbica ĩno ndĩrona ũkũria wa marenge, na nĩ ũrĩmi ũkoragwo wĩ wa bata mũno na nĩ ũrĩmi mwega wa ũkũria wa marenge. Marenge nĩ kĩndũ gĩkoragwo kĩna hinya mũingĩ mũno rĩrĩa watwĩka wa kũrĩa irenge ona rĩrĩa ũngĩthie thibitarĩ, andũ aingĩ nĩmakoragwo magĩathĩrĩrio marĩe marenge, tondú, nĩmakoragwo mena, indo itiganĩte ciagũkorwo igĩĩkĩra mwĩrĩ hinya, irenge rĩu norĩrĩo rĩ wiki norĩrĩo rĩtukanĩtio na indo ingĩ kana iruganĩrio na irio mĩthemba ĩngĩ, ũguo marenge rĩrĩa wamakũria rĩ, no ũhote kúmendia noũhoro nokorwo ũkĩona mbeca na makorwo magĩgũteithia meta irio ciaku cia mũciĩ.

Rĩrĩa ũraruga irio ciaku-ĩ, no ũhũthĩre handũ ha riko rĩrĩ rĩa mahiga-rĩ, kũrĩ mariko makoragwo mombĩtwo me ma ndoro kana rĩũmba, na nĩ makoragwo me mega nĩũndũ wa kũgitĩra rũhuho ,ona kũgirĩrĩria rugarĩ kũũra, ona kũnyihanyihia ũhũthĩri wa ngũ, ũgwo mariko macio ma kũmbwo na ndoro kana na rĩũmba-rĩ, nĩmakoragwo me mega mũno ũkĩringithania na mariko kana ta riko ta rĩrĩ rĩa kũigĩrĩra mahiga, rĩrĩa rĩngĩkorwo rĩkĩhũthĩra ngũ nyingĩ mũno.

Kũharĩrĩa warũ wa gũtherũkio rĩ, kana waru ũrĩa mũndũ angĩkorwo akĩenda kũruga, aũtinangie aũruge aũtherũkie na maguta rĩ, na nĩgwo wĩtagwo chips rĩ, ũgũthitha waru ciaku ũciĩkĩre handũ thuburia-inĩ ĩna maĩ, warĩkia ũguo nĩ ũgũciahũranga tũsujĩ tũsujĩ, ũsoke rĩu kuma hau, nĩguo ũgũthiĩ ũharĩrie maguta maku na kĩraĩ kĩrĩa kĩna maguta na nĩgetha wanjie kũruga tũnini tũnini, ũgĩciĩkĩraga harĩa ũrenda kũiga.

Ndarora wega nĩnguona airĩtu magĩthũngũtha kana atumia magĩthũngũtha. Na mekĩrĩte nguo ciao na nĩiria ihanaine nĩ yunibomu, na nĩ kuonania harĩ na igongona rĩrathi na mbere, ũguo magakorwo magĩthũngũtha na nĩ gũkenia andũ thĩinĩ wa igongona rĩu.

Harĩ gũkũria thamaki, aah mũno mũno ciana cia thamaki, nĩcibataraga irio irĩa cigũkorwo igĩcikũria narua, na irio icio ciĩtagwo baby brine shrimp, baby brine shwrimp nĩ irio cia ciana cia thamaki, na irĩa nĩcikoragwo na hinya mũingĩ na irĩ na fats na ci rĩ na proteins cia gĩkĩro kĩa igũrũ ũguo kũhotithia thamaki icio gũkũra na ihenya na gũkorwo cĩ na hinya na gũkorwo cĩ na ikĩro irĩa cirendekana.

Ikundi cia ũteithio wa kĩ mbeca hari mũingĩ nĩcio ici cia SACCO rĩ, nĩihotithagia andũ, kana nĩiteithagia andũ mũno harĩ mbeca cia kĩ mbiacara, kana ũrĩmi, na igakorwo, igĩnyitĩrĩra maũndũ macio, kana mũndũ na njĩra nene, no nĩikoragwo ikĩhetũkĩra moritũ matiganĩte, ta gũkorwo rĩngĩ, arĩa marakuĩte, mbeca nĩmararemwo nĩgũcirĩha kana mbeca icio nĩciatwĩka ciakũrĩra kũrĩa marathiaga kũigithia kana mbiacara iria mararutaga cikaga gũka wega, ũguo gũgakorwo kwĩna thĩna wa SACCO icio kana ikundi icio gũkorwo ikĩruta wĩra wega.

Harĩ wĩyandĩkithia wa gĩbandĩ-rĩ, kana mũndũ ũrĩa ũroya gĩbandĩ-rĩ, nĩabataraga gũkorwo ena copy ya birth certificate nĩyo iratathi rĩu rĩa gũciarwo, nĩabataraga gũkorwo na iratathi rĩngĩ rĩa gĩbandĩ kĩa mũciari kana kĩa ũrĩa ũramũithĩria kĩbandĩ kĩu, nĩyo copy of national ID card, nĩabataraga gũkorwo ena karatathi ka mathomo ma kũrĩa, kana gĩkĩro kĩrĩa kĩa cekondarĩ na agakorwo maratathi mau akĩmatwara obici-inĩ cia kũrĩa huduma houses kana nyũmba cia huduma, kana ofici cia huduma, nanĩgetha agakorwo akĩandĩkithio kuoithio gĩbandĩ.

Kwĩruta gũthambĩra nĩ gũkoragwo na itũmi nyingĩ, na rĩngĩ mũndũ taniĩ no ithe ingĩenda kwĩruta gũthambĩra tondũ, kana rĩngĩ nĩndĩthambagĩra tondũ, nĩ njĩra ya gwĩkenia na angĩ, magĩrutaga gwĩthambĩra nĩtondũ wa macindano marĩa makoragwo kuo magwĩthambĩra, magakorwo magĩtwĩka a kũingĩra, mathako-inĩ macio, angĩ nĩmerutaga nĩũndũ wa gũkorwo nĩmarenda gũkorwo makĩruta wĩra wa kũhonokia arĩa makorwo makĩhobanĩrio nĩ kũndũ kwĩna mũiyũro, namagakorwo makĩmateithia tondũ nĩmamenyete gũthambĩra.

Kĩrĩma kĩa Mt Kenya nĩ kĩgucagĩrĩria andũ aingĩ na njĩra nene, gĩtũmi nĩ tondũ kĩrĩma gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩma kĩrĩa kĩnene bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya, kĩrĩma gĩkĩ nĩ kĩũĩkaine mũno nĩ andũ o na agendi aingĩ kuuma mabũrũri ma na nja. Ũguo gĩgakorũo gĩthondekete rĩtwa rĩega, na thengia wa gũkorũo nĩ kĩgucagĩrĩria andũ aingĩ o na kuuma mabũrũri ma nja rĩ,o na marĩa marigicĩirie kĩrĩma kĩu rĩ, nĩ kũrĩ mĩtitũ, nĩ kũrĩ nyamũ cia gĩthaka, nĩ kũrĩ nyamũ tũĩtaga game parks kana national park ya Mt Kenya na ĩrĩa nĩ kĩgucĩrĩrio kĩnene kĩa agendi kuuma na nja, na andũ a Kenya o kuuma matũũra matiganĩte kana icigo itiganĩte, gũthiĩ kwĩrorera kĩrĩma kĩu na kwĩrorera marĩa marigicĩirie kĩrĩma kĩu.

Nĩ harĩ bata mũndũ kwĩruta kana andũ kwĩruta gũthaitĩra mũndũ rĩrĩa haumĩra ũndũ wa hi na hi, rĩngĩ mũndũ nĩ agũthwo nĩ ngari, kana rĩngĩ mũndũ nĩagũa irima rĩa maĩ, kana agũa rũĩ, na rĩrĩa atuĩka wa kũrutwo nĩ harĩ makinya marĩa matacũkagio, nĩgetha mũndũ agakorwo agĩthaĩtĩrwo wamũira ahotete gũteithĩka kana gũkinyio thibitarĩ-inĩ. Ũguo makinya macio nĩ makinya mangĩrutwo andũ othe kũhĩtũkĩra honge cia ũrigitani na madagĩtarĩ, nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa mũndũ, kwoimĩra ũndũ wa hi na hi rĩ, andũ aingĩ nĩ marahota gũteithania na ũguo kũgĩtĩra mĩoyo ya andũ kũra, na nĩ maũndũ mangĩrutwo nĩ ataramu arĩa makĩrĩ honge-inĩ cia thirikari cia ũgima wa mwĩrĩ, nĩgetha gũteithia arĩa makoragwo mena mathĩna.

Harĩ ũkũria-inĩ wa thamaki ngima, kana ũrĩmi-inĩ wa thamaki ngima rĩ, thamaki nĩ cibataraga maũndũ maingĩ matiganĩte. Na rĩrĩa ciatuĩka cia kũgimara nĩ ciheagwo irio ta mĩnyongoro, nĩ ciheagwo kĩndũ ta irio cia kũgũrwo nduka-inĩ nĩcio pellets kana ici cia tũbũrũgũtũ na nĩ cikoragwo ciĩna ũteithio nĩ ũndũ wa vitamins nĩ cikoragwo na proteins na nĩ cikoragwo igĩteithia thamaki icio gũkũra na njĩra nene. Ningĩ nĩ iheagwo indo ta itono, no ciheo tũthamaki tũnini na nĩgetha cigakorwo cigĩkũra narua.

Nĩgũkoragwo na ngũrani harĩ irio cia mahiũ, cia nyeki, cia gũthĩo kana cia mbegũ. Ta rĩu irio cia nyeki ikoragwo ciĩ mũthemba ũcio wa nyeki no irio cia gũthio nĩ ikoragwo itukanĩtio na rĩngĩ mĩthemba ta ĩtatũ, kana ĩrĩ kana ĩna ya irio ngũrani cia mahiũ, ũguo cigakorwo ciĩ na hinya makĩria ma irio ta cia nyeki kana mbegũ iria nĩ mũthemba ũmwe tu. Na rĩu igakorwo cia gũthĩo nĩ irĩ na kĩguni kana nĩ irĩ na hinya gũkĩra cia nyeki kana cia mbegũ rĩrĩa ũrahe mahiũ.

Kĩrĩma kĩa Mount Kenya nĩkĩgucagĩrĩria ageni aingĩ mũno makĩria bũrũri-inĩ nĩgũkorwo kĩrĩma gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩma kĩria kĩraihu mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na nĩkĩoĩkaine thĩinĩ na nja wa bũrũri wa Kenya, kĩrĩma gĩkĩ thegĩa wa gũkorwo nĩ kĩgũcagĩrĩria andũ aingĩ rĩ ona marĩa marigicĩirie kĩrĩma gĩkĩ rĩ nĩ kĩgũcĩrĩrio kĩnene nĩ ũndũ wa rĩera rĩega nĩ gũkoragwo na mĩtĩ mĩthemba mĩingĩ andũ mangĩenda gũthoma ũhoro wayo, nĩ gũkoragwo na nyamũ cia gĩthaka ĩrĩa cigĩkoragwo kũndũ twĩtaga National Parks, ta rĩu nĩ kũrĩ Mount Kenya National Park na andũ magakorwo magĩthiĩ kuĩrorera nyamũ icio cia gĩthaka ona gwĩkenia na kũgĩa na mahinda magũikara kũu na kũgĩa na kũmenya maingĩ megiĩ nyamũ cia gĩthaka ona mĩtĩ na maũndũ marĩa magĩkorwo makĩgũcĩrĩrĩa maitho.

Wendia wa maĩ nĩ njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia ũgĩma wa mwĩrĩ na kũgacĩrithia ũtheru. Tondũ rĩrĩa mũndũ akĩrĩ na rĩngĩ bĩacara ya wendia wa maĩ, nĩ arakorwo agĩteithĩrĩria mũingĩ hasa kana mũno mũno icigo-inĩ iria ikoragwo na thĩna wa maĩ. Rĩngĩ maĩ ma kanjũ matironeka kana matirakinya na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ũguo andũ magakorwo makienja ndobori cia kwenderia andũ maĩ, na nĩ njĩra ĩmwe ya gũteithĩrĩria kana kwandandũra mĩhĩnga ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩgũmĩra honge cia maĩ bũrũri-inĩ, na gũteithĩrĩria arĩa makĩrĩ na mathĩna ma maĩ mahote kũĩgĩra maĩ ma mahũthĩro, makũnyua, ona ma gwĩthamba, kana makũhũthĩra mĩciĩ-inĩ, gũthambia nguon na maũndũ marĩa mangĩ mabataraga maĩ na kũhe mahiũ, gũthambia ngari ciao na maũndũ maingĩ matiganĩte.

Rĩrĩa ũraruta mũndũ ũhoro wĩgiĩ kũruga rĩ, he maũndũ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrora. Maũndũ mamwe wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrora; nĩ ũgĩ wa mũndũ wĩgiĩ maũndũ ma kũruga kana ũhoro wa kũruga, nĩgetha mũndũ ũcio ũkĩmũruta-rĩ nĩũgũkorwo ũkĩmenya maũndũ marĩa angĩkorwo akĩmenya kũnyita na ihenya, ũguo ũgakorwo wĩ mũrutani mwega harĩ ũndũ ũcio. Ũguo nĩwagĩrĩirwo kũmenya atĩ mũndũ ũtoĩ kũruga nĩwagĩrĩirwo nĩ kũmũthomithia kana kũmuonereria kũruga, ũkĩambĩrĩria na irio iria itabataraga maũndũ maingĩ, kana irio irĩa itarĩ hinya kũharĩria na kũruga, na nĩgetha o kahora kahora athiĩ na mbere amenyete maũndũ megie kũruga, na nĩgetha amenye maũndũ maingĩ megiĩ irio na nginya mĩthemba ĩtiganĩte ya kũharĩria irio.

Gũkũngũĩra mũthenya wa arũaru arĩa marĩ na mũrimũ ũyũ wa HIV kana AIDS rĩ nĩ wa bata tondũ nĩũtigagĩrĩra atĩ rĩrĩa andũ makũngũĩra mũthenya ta ũyũ rĩ kana kwagĩa na gũkũngũĩra mũthenya ũyũ rĩ, andũ nĩmagĩyaga na ũmenyo wa maũndũ matiganĩte ta ũrĩa mangĩgitĩra kũmana na mũrimũ ũcio, ũrĩa mangĩhota gũikara marĩ naguo kana arĩa marĩ naguo ũrĩa mangĩhota gũgĩikara wega na kũgerera maũndũ marĩa mararutwo nĩ arutani, na kũgitĩra maũndũ marĩa mamarigicĩirie kana arĩa me hakũhĩ na ũguo kweheria guoya wa gũkorwo atĩ andũ no metigĩre gũthiĩ kũgĩra ndawa kana gũgĩthondekwo nĩũndũ andũ aingĩ no makorwo magĩtigĩra ona kuonekana. Ũguo nĩ ũndũ wa bata mũno andũ makĩnyitanĩra nĩũndũ wa gũthomithia arĩa maikaraga naguo, kana arĩa makoragwo mena mũrimũ ũcio, na arĩa matarĩ nĩgetha mahote gũikarania na andũ arĩa angĩ ũrĩa kwagĩrĩire.

Rĩrĩa ũraruta wĩra wa motungata ma ũgima wa mwĩrĩ rĩ, kũhũthĩra intaneti nĩũbataraga gũkorwo wĩna ũgĩ wa ũhũthĩri wa kombiuta. Nĩ ũbataraga gũkorwo wĩna ũmenyo wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ kana wĩra ũrĩa ũrakĩruta. Na gũkorwo ũkĩbatara nginya macini cia kũruta wĩra ũcio, ũgakorwo atĩ nĩũrahota kũruta wĩra ũrĩa ũhetwo ona kũiga rekondi cia maũndũ marĩa ũrabatara. Ũguo ũgĩ wa ũgima wa mwĩrĩ nĩ ũbataranagia harĩ gũkorwo ũkĩruta wĩra ũyũ.

Mbica ĩno nĩ ĩronania mũtumia agĩtungata mũthuri wake kana rĩngĩ mũgeni na njĩra ya kũmũhe gĩa kũrĩa na ona maĩ magũkĩnyua ,nĩ mbica njega tondũ nĩ ironania wathĩkĩ harĩ atumia na nginya gũgakorwo gĩgĩthomo kĩega na ũrũtani mwega harĩ ona ciana nini ona kana andũ angĩ ũhoro wĩgĩ gũkorwo mũtumia agĩtungatĩra mũthuri wake kana ũrĩa mũgeni agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩtungatwo rĩrĩa acera mũciĩ.

Kĩbiriti nĩ kĩndũ kĩmwe, kana, kĩndũ kĩmwe kĩa indo irĩa cirĩ bata harĩ mũtũũrĩre wa mũndũ rĩrĩa aratuĩka, wagũkorũo agĩtũra, thĩ ĩno. Ona bũrũri-inĩ, kana ona mabũrũri ma na nja, ona kũrĩ na njĩra nyingĩ cia gũkorũo cigĩtuĩka cia gwakia mwaki, kũrĩa arĩa makĩhũthagĩra, mwaki wa ngaaci, kũrĩ arĩa mahũthagĩra rĩngĩ mwaki wa kuuma thitima-inĩ, kĩbiriti nĩ kĩndũ gĩa bata tondũ kũrĩ andũ aingĩ nĩkĩo kĩhũthĩragũo gwakia mwaki hasa mwaki wa ngũ, ona rĩngĩ kũgwatia ngaaci, andũ aingĩ nĩ mahũthagĩra kĩbiriti kũruta mawĩra ta macio na ũguo nĩ kĩndũ kĩmwe kĩrĩa kĩrĩ bata mũno harĩ mũtũrĩre wa mũndũ.

Ngĩĩruta gũthambĩra rita rĩa mbere-rĩ, kwĩ maũndũ ndakoranire namo kana ndagereire. Ũndũ ũmwe nĩ kũgũcia maĩ na maniũrũ, nĩ ũndũ nĩ ndeciragia rĩngĩ nongorwo ngĩhihia ndĩ thĩiniĩ wa maĩ, na ngĩtuĩka wa kũgũcia maĩ na maniũrũ, ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩ thĩna mũno, tondũ ndwagĩrĩirwo gũĩka ũguo. Ũndũ ũngĩ nĩ ndakundire maĩ ikundo cigana-ona tondũ ndiakenyete gũthambĩra. No nĩ ndatigĩrĩire atĩ, ndirathiĩ handũ harĩa hariku mũno nĩ ũndũ mũndũ atoĩ gũthambĩra-rĩ, no akorwo akĩgĩa na ũgwati, kana gũkua kuumana na maĩ maingĩ, kana gũkorwo akĩrikĩra maĩ-inĩ, kana rĩrĩa atuĩka wa gũthambĩra na ndoĩ gũthambĩra wega.